Inyalo puonjo ng'ato ni onego bed ni odhi e dukni mi use gik manyalo konyo mondo ng'ato oyud cham maber, kae to be anyalo puonje gik moko nego bed e puodho mondo mi oyud cham malong'o ,anyalo puonje be mondo ka nitiere chokruok moro manyalo puonj ji kuom medo cham maber anyalo nyise mondo oriwre gi jogo mondo koka oyud cham maber .